strawberry nĩ ĩrĩ mũrĩre wa mwanya, strawberry ĩrĩagwo na gũthambio, warĩkia kũmĩthambia ũkarũma na yendekoragwo ĩrĩ hũthũ ũguo gũtarũka gũkoragwo kũrĩ ũhũthũ.

Ũharĩrĩa wa irio ici ũkoragwo ũrĩ ngũrani, kuma gĩcigo kĩmwe nginya kĩrĩa kĩngĩ. Thamaki ĩkoragwo na mĩrugĩre mwanya, ũ atĩ no ũmĩruge ĩ ng'ima, kana no ũmĩtinangie icunjĩ na ũmĩkarange wĩ na thubu. Harĩ niĩ ndĩciharagĩrĩria na kwamba gũtinangia gĩtũngũrũ na nyanya, ngekĩra thaburia-inĩ, na ngekĩra maguta ngahagĩra. Ngacoka thutha-inĩ ngakoroga na ngareka kĩhĩe wega, na gĩtukane. Thutha ũcio rĩ, nĩ nyongagĩrĩra maĩ na gũtukania gĩtũngũrũ kĩu na nyanya, nĩgetha cinyitane. Thutha ũcio nĩ njokaga ngekĩra thamaki yakwa, na ngakunĩka na ngareka ĩhĩe ndagĩka kuma mĩrongo ĩna nginya ndagĩka mĩrongo ĩna na ithano, ĩkoragwo ĩrĩ hĩu wega.

Irio ici nĩ cirĩ mĩharĩrĩrie ya mwanya mũno nĩ gũkorwo ĩno ĩkoragwo ĩrĩ mĩthemba ya matunda ĩgakinya gũthondeka irio ici. Matunda nĩ makoragwo me ma mĩthemba ngũrani. Nĩ kũrĩ matunda marĩa mahihinyagwo nĩgetha marute juice yamo, matunda maya nĩ ta macungwa kana kĩgwa. Matunda mũhĩrĩga ũcio ũngĩ nĩ matunda marĩa mabataraga gũthĩo, matunda ta meroni, mananathi, makorobia ona kana marigũ. Mabataraga gũthĩo na blender matuĩke juice. Ningĩ nĩ wega kũririkana ũgĩthĩa matunda maya nĩ wega ũgekĩra tũmaĩ nĩgetha gũtũekia hanini ndĩgakorwo ĩrĩ juice mata mũno. Rĩu ũkũrĩkia kũhiha matunda maya kana gũthĩa ũcokaga ũgekĩra ngirathi nĩgetha ũhote gũkinya...

Thubu ũkoragwo na mũhaarĩrĩrie wa mwanya mũno. Ũndũ wa mbere mahĩndĩ kana nyama irĩa cigũthondeka thubu ici nĩ ihagĩragwo riko na gwĩkĩrwo tũmaĩ na gacumbĩ kanini. Nĩ igĩkunĩkagwo nĩgetha ihĩe kuuma ndagĩka mĩrongo ĩtatũ nginya ndagĩka mĩrongo ĩtatũ na ithano. Cikũrĩkia kũhĩa thubu ũcio ningĩ nĩ ũcokaga ningĩ ũcokaga ũgekĩrwo indo cia wendi waku nĩgetha kũwongerera cama makĩria. Thubu ũyũ ũkoragwo wĩna bata mũno harĩ mwĩrĩ na ningĩ no ũrĩo na irio ngũrani ta cabaci, mũcere kana ngima.

Irio ici nĩ ikoragwo na mĩrĩre ngũrani. Mĩrĩre yacio ĩringanga kumana na ũrĩa andũ maumĩte, kana rũrĩrĩ rũrĩa mũndũ aumĩte. Irio ici nĩ irĩyanagĩrio na irio mwanyamwanya ona no ĩrĩe ona na irio ta na indo ta thubu kana ona kĩndũ ta iria. Irio ici nĩ cia bata mũno, na nĩwega cikarĩagwo na rĩrĩa kwagĩrĩire rĩrĩa ciagĩrĩire kũrĩo.

Ũndũ ũyũ nĩ wabata mũno tondũ haha nĩho arĩmi mũnoga ũboco wao rĩrĩa matwarĩra andũ a thoko kana andũ amĩarĩro makĩendia matunda, nĩ monaga mbeca ciao makahota kwĩrĩha na gwĩcokeria hathara ĩrĩa matũmĩrĩte magĩkũria matunda mao, ningĩ rĩ andũ maikaraga icigo-inĩ iria itarĩ na mĩgũnda nĩ mahotaga gũkinyĩra matunda maya thoko-inĩ ta ici makagũra kwoguo ũndũ ũyũ nĩ wabata mũno nĩ gũkorwo nĩ ũkinyagĩria andũ arĩa matarĩ na mĩgũnda, ũkahota kũmakinyĩria matunda na thogora mwega, ningĩ ũndũ ũyũ nĩ bata mũno harĩ thirikari tondũ nĩ ũheaga thirikari igoti, rĩrĩa rĩthiaga na mbere kũrũgamĩrĩra mũtũtĩre wa mũndũ wothe harĩ bũrũri ũyũ witũ. Ũyũ nĩ ũndũ wa bata mũno ningĩ ona kũrĩ a biacara tondũ nĩ monaga kĩndũ kĩao o mũthenya, haha nĩho monagĩra biata yao rĩrĩa magũra itunda ciringi ciganona na makarĩendia ciringi ciganona, ũguo nĩguo matunda maya maguna arĩmi kana a biacara na thirikari na andũ othe harĩ bũrũri.

Haha nĩ ng'ondu cirathamio kuma gĩcigo kĩmwe nginya kĩrĩa kĩngĩ, ng'ondu nĩ cithamagio na njĩra mwanya mwanya, na njĩra ĩmwe ĩrĩa ya gũcithamia nĩ gũtũmĩra ngari, nĩ gũkorwo ngari nĩ hotaga gũkinyia gĩcigo kĩrĩa yumĩte nginya kĩrĩa kĩngĩ na ihenya, arĩmi a tene nĩ matwaraga ng'ondu ciao kana gũcicenjia harĩ cirĩ, kana gũcitwara rũruinĩ rũngĩ no matiatũmagĩra njĩra ta ngari, no tekinoronjĩ ya kĩrĩu nĩ ya hotire kũrehe ũhoti wa gũkua nyamũ kana mahiũ na ngari nĩguo kũhũthia mĩthiĩre ya nyamũ ici, na ningĩ rĩ nĩ ũndũ wa ũguni mũno, nĩ ũndũ nyamũ ici iticemanagia na mĩtino ona kana gũcemania na maũndũ marĩa cingekorwo cigĩthumburwo nĩmo njĩrainĩ kwoguo haha nĩ ũruti wa ng'ondu kuma gĩcigo kĩmwe nginya kĩrĩa kĩngĩ magĩtũmĩra ngari.

Ũmenyo wa mbere umaga harĩ kũmenya itũmbĩ rĩrĩa rĩagĩrĩire gũkorwo rĩgĩtwarwo nĩgetha rĩgatũrĩkithio. Ũmenyo ũngĩ nĩ gũtũmĩra macini ĩno ya ĩrĩa ĩtũmĩkaga gũtũrĩkia tũcui. Ningĩ rĩ, haha nĩ ũrabatara kĩndũ ta thitima na handũ hena ũrugarĩ, na handũ hega ũngĩhota kũiga macini yaku ya gũtũrĩkia tũcui. Nĩgetha tũcui tũtũrĩke tũrĩ twega ma tũrĩ tũgima. Ningĩ ona tũkũre gwa thikũ ĩyo ĩmwe kana mathaa marĩa tũgũkorwo tũgĩikara hau nginya tũtũrĩke tũothe. ĩno nĩ njĩra ya kĩĩrĩu ya gũtũrĩkithia tũcui na nĩyo njĩra ĩrĩa ĩiyũkĩtio mũno nĩ arĩmi. Nĩ gũkorwo arĩmi nĩ mahotaga kuona tũcui twĩna tũtũrĩkĩtio na njĩra njega. Koguo riĩ andũ nĩ mabatiĩ gũtũgĩria ũndũ ũyũ. Haha ũũgĩ nĩ ũrabatarania na nĩkũrabatarania na indo ta incubator, na nĩ kũrabatarania nginya thitima nĩgetha ũhote kũ operate incubator ĩno.

Ũndũ ũyũ nĩ ũkoretwo wĩ ũndũ wa gũthumbũra mũno harĩ mũtũrĩre wa o mũthenya wa mũndũ nĩ gũkorwo gĩkĩ nĩ kĩndũ gĩthumbũraga mũno mĩciĩ-inĩ ya andũ makĩria mũno rĩrĩa gũoka nĩ ũrugi-inĩ, riko-inĩ nyamũ ĩno nĩ yonekaga mũno nyamũ ĩno nĩyo ĩtagwo nyenje, nyenje nĩ nyamũ njũru nĩ gũkorwo nĩ ĩthiaga riko na ĩgatwara germs njũru kũrĩa riko kana ĩkarĩa mĩtu ĩgatiga mbactaria citarĩ njega kũrĩa mĩtu-inĩ ĩyo ĩno njenje nĩ ĩkoragwo ĩrĩ njũru mũno tondũ nĩ ĩgwatagia mĩrimũ mingĩ kana ĩgatwarĩra andũ mĩrimũ ĩtagĩrĩire, nyenje nĩ kĩndũ kĩmwe kĩ thithi mũno na gĩthũire kũonwo nginya nĩ ciana kogũo gĩkĩ nĩ gĩtabi gĩbatie kũhuranwo nakĩo na gĩtikoragwo na ũgũni o wothe harĩ mũciĩ kana harĩa kĩrĩ kogũo nyamũ ĩno kana gĩtabi gĩkĩ gĩbatie kweheranio nakĩo bĩũ mũtũrĩre-inĩ wa o mũndũ.

Ũrĩithia wa mbata nĩ ũrĩ moguni maingĩ mũno harĩ mũndũ, nona gũkĩha ũguo rĩ gũtiagaga maũndũ marĩa moru maumanaga na kũrĩithia bata, ũndũ ũrĩa moru njũĩ harĩ mbata kana rũgano rũrĩa rũru ingĩheana harĩ mbata, mbata nĩ nyamũ kana mũthemba wa nyoni ũrĩa ũrĩithagio mũciĩ, na mbata nĩ koragwo na inegene rĩingĩ mũno. Rĩrĩa mũndũ atua kũhũra thimũ kana kwaranĩria na mũndũ ũrĩa ũngĩ akuhĩrĩirie mbata nĩ gambaga mũno mũno angĩkorwo mũndũ ũyũ nĩ mũgeni harĩ mũciĩ ũcio, ũguo inegene rĩa mbata rĩtikoragwo rĩrĩ rĩega. Rũrĩrĩ-inĩ ruitũ ona mĩciĩ itũ nĩ tũrĩithagia mbata no ũndũ ũrĩa ũkoragwo wĩ mũru mũno nacio nĩ inegene rĩrĩa cirutaga, kwoguo harĩ niĩ ndingiuga ũrĩithia wa mbata ndũkoragwo ũrĩ ũrĩithia mwega ũringithanĩtie wa nyamũ iria ingĩ ta ngũkũ kana ona nyamũ iria irĩithagio mũciĩ.

Ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire mũno na rĩega rĩa gũkuo nĩ gataro, nĩ ihinda rĩrĩa gũtarĩ na mbura kana rĩrĩa gũkĩrĩ na rũhuho. Mbura gĩkoragwo gĩgĩtũmi kĩnene gĩa kwaga gũtwarwo nĩ tũtaro tondũ nĩ gũkoragwo na mĩtino hĩndĩ ya mbura iria-inĩ. Hĩndĩ ya rũhuho rĩ, tũtarũ tũingĩ nĩguo tũkoragwo tũkĩruta wĩra, wagũkuana iria-inĩ. Ũkui wa tũtarũ bũrũri-inĩ wa Kenya ndũkoragwo na goro mũno tondũ tũrĩhagia magana merĩ o ithaa o ithaa.

Niĩ ndĩmwandĩkithie na SHA. Maũndũ marĩa ngoretwo ngĩgerera megiĩ ũrigitani bũrũri-inĩ ũyũ witũ wa Kenya, nĩ maũndũ maingĩ mũno. Nĩ thiĩte thibitarĩ ngũrani nĩ gũkorwo nĩ ngoretwo ndĩna tũmĩrimũ tũnini ihinda kwa ihinda, rĩrĩa ndĩ thibitarĩ inĩ arigitani nĩ magaga kwoya kandi ya SHA kana kwaga kwenda kũmenya kana wĩ mwandĩkithie na SHA, na magagwĩtia mbeca, ũndũ nĩ ũkoretwo ũkĩhanĩkĩra andũ aingĩ, na ũkoretwo wĩ ũndũ ũtarĩ mwega bũrũri-inĩ, nĩ gũkorwo SHA ti hĩndĩ ciothe ĩraruta wĩra, no harĩ andũ angĩ na andũ arĩa angĩ njiguĩte makĩhũthĩra SHA nĩ ĩrutaga wĩra kũrĩ andũ amwe. No thirikari nĩ ĩbatiĩ yongongerere maũndũ megiĩ SHA na ĩhote gũtheremia tekinoronjĩ ya kĩrĩu nĩgetha SHA ĩhote gũkinyĩra mũndũ wothe na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Ningĩ nĩ ĩbatiĩ gũthomithania ũrĩa SHA ĩrutaga wĩra na rĩrĩa ũbatiĩ kũrĩhĩra SHA yaku nĩgetha wone ũrigitani thibitarĩ-inĩ.

Ũndũ ũyũ, harĩ niĩ ingiuga nĩ ũndũ wa ũguni na nĩ ũndũ ũtabataire kũmenwo ona hanini. Rĩrĩa ndarĩ mũnini nĩ ndathiaga thibitarĩ hĩndĩ na hĩndĩ, nĩ gũkorwo nĩ ndagũmagĩrwo nĩ mĩrimũ ngũrani. Mĩrimũ ĩno nĩyabataraga ngorwo ngĩthecwo cindano, ningĩ rĩ rĩrĩa ndagimarire nĩ kwa umĩrire Corona virus ĩrĩa yokire bũrũri-inĩ wa Kenya, na o mũndũ wothe nĩ oririo e yumĩrie nĩgetha athecwo njanjo ya korona. Njanjo ĩno rĩ nĩ ya gitĩire andũ aingĩ mũno kumana na mũrimũ ũyũ wa korona, mũrimũ ũyũ andũ nĩmahotire kũwĩtiria na njĩra nene kumana na gũthecwo njanjo ĩno ya korona. Koguo rĩ, nĩ ũyũ nĩ ũndũ ndĩ ũtũgĩirie mũno, na nĩ ũndũ ndĩrona wĩna bata mũno harĩ rũrĩrĩ rwitũ na ona harĩ bũrũri witũ, na thĩ ng'ima nĩ ũndũ wa bata mũno, nĩ tondũ nĩ ũteithagia gũkorwo na ũgima mwega wa mwĩrĩ na mĩri itũ ĩkahota gwĩtiria mĩrimũ ĩrĩa yũkaga hĩndĩ na hĩndĩ.

Wĩyandikithia wa andũ arĩa mena mawathe bũrũrini ni ũndũ wa bata muno, nĩgũkorwo andũ aya nĩmahotaga nĩgũkinyĩrwo nĩ uguni ũria umanaga na mĩrimũ, na makahota kinya kuheo irio na maundũ mangĩ ma mwanya mariá magĩrĩire. Ni kĩhoto kĩa andũ oothe arĩa makoragwo na wathe, kumĩra na kwĩyandĩkĩthia na kuheo úteithio nĩ thirikari. andu aya nimagunĩkaga na maũndu maya ma thirikari, rĩrĩa meyandĩkithia na rũhonge rwa andũ arĩa marĩ na mawathe.

Ũndũ ũyũ nĩ wa bata mũno rũrĩrĩ-inĩ rwakwa, nĩ gũkorwo thirikari nĩ ĩtagia andũ marĩ na ũbacĩrĩru wa ũtheru na marie na irio ciĩna ũtheri wa kĩrathi kĩa igũrũ nĩgetha kwĩgitĩra na mũrimũ wa Cholera. Mũrimũ ũyu nĩ ũnyitaga andũ na ũkũmathĩnia mĩĩrĩ yao mũno makĩria nda, magakorwo magĩtwarithia, na ona gũtahĩka na ũyũ nĩ mũrimũ ũkoragwo ũrĩ mũru mũno. Thirikari ĩrĩ bata mũno nĩ gũkorwo nĩ yo ĩhotaga kũhe andũ mĩerkĩra ĩrĩa mabatie gũtũmĩra rĩrĩa mareka maũndũ mao, mũno mũno maũndũ megie irio na ũtheru wa oro mũthenya, kwoguo thirikari ĩbatie gũkorwo ĩgĩthiĩ na mbere na kũria andũ memenyerere na kũmahe indo iria magĩrĩire na kũmakĩra indo ta cioro kana kũrĩa mangĩte takataka ciao.

Rĩrĩa rĩothe ndona ũndũ ũyũ kĩrĩa gĩũkaga meciria-inĩ makwa nĩ ũcokanĩrĩru wa andũ arĩa makoragwo mahĩmbĩirie kĩndũ kĩmwe, andũ aya nĩ macokanagĩrĩra o ihinda harĩ mwaka nĩgetha makorwo magĩkũngũĩra kaũndũ na kũheana nginya ngerenwa, na ningĩ ona kwĩririkania ũndũire wao, na gũtũgĩria maũndũ marĩa makoretwo magacenjia mũtũrĩre-inĩ wa o mũthenya, na nĩ kaũndũ karĩ bata mũno harĩ bũrũri mũno mũno, bũrũri ũyũ witũ wa Kenya, nĩgetha andũ mahote gũcokanĩrĩra mahote gwĩkaga kaũndũ gaka o hĩndĩ o hĩndĩ harĩ mwaka.

Ũrĩithia wa ngũkũ ũkoretwo ũgĩcenjia na mwaka ona mwaka ũrĩa ũngĩ, hĩndĩ ya tene gũtiaimĩrĩte njĩra cia kĩrĩu cia kũnorothia ngũkũ ĩndĩ andũ matũmagĩta njĩra cia kũhe ngũkũ irio, iria cirĩ na moguni mĩrĩinĩ ya ngũkũ nĩgetha cinore na cigĩe na nyama njega, ona cihote kũruta mbeca njega rĩrĩa ciathiĩ gũthĩnjwo, no rĩu tekinoronjĩ nĩyokire na mĩthemba ya dawa ĩrĩa ĩtũmĩkaga kũnenehia ngũkũ ici ona cirĩ nini, ngũkũ ici nĩ ciagaga kũrĩa irio cibatie na cigakorwo cigĩthechwo dawa nĩgetha cimbe na cigĩe thogora wa igũrũ, ũyũ nĩ ũndũ mũru mũno harĩ rũrĩrĩ ruitũ, tondũ dawa icio cithechagwo ngũkũ nĩ cio cicokaga gũtũrehera mĩrimũ ithuĩ tũrĩ ta andũ, kwoguo rĩ ũndũ ũyũ nĩ ũmenereirio mũno na ndũbatie gũkorwo ũgĩthiĩ na mbere bũrũri wĩtũ, nĩ gũkorwo nĩ ũndũ ũtarĩ na kĩguni o gĩothe na wĩna maũndũ marĩa ũrarehe moru mũno, ta mĩrimũ ona ndwari itagĩrĩire.

Ũndũ ũyũ ũrĩ bata mũno harĩ arĩithia ng'ombe, nĩ gũkorwo nĩ mahotaga gwĩkĩra ng'ombe arama yayo na kũmĩhe rĩtwa kana ona namba ya rũru rĩrĩa ĩrĩ, ũndũ ũyũ nĩ wega mũno mũndũ nĩ tondũ nĩ ahotaga gũkũra ng'ombe mĩaka yayo na harĩa ĩbatie gũkorwo ĩrĩ, ningĩ rĩ ng'ombe nĩ cibatie gũkorwo na kĩndũ kĩrahota gũcimenyithania kũrĩ ene, mũno mũno makĩria andũ arĩa matwaraga ng'ombe ciao cikarĩe nja, nyanjarainĩ kwoguo ũyũ nĩ ũndũ wĩ bata harĩ arĩmi, nĩ mabatie gũkorwo magĩka ũndũ ũyũ.

Mũhĩrĩga wa Kenya ũrĩa ũtũgũrĩtie mũno ũndũire wao, nĩ mũhĩrĩga wa mathai. Mathai nĩmendete mũno mũhĩgĩra wao na nĩ mahotete kwĩnyitĩrĩra harĩ ũndũire wao matekũũrekia ũguo nĩ kuga atĩ ruĩ rwao rũrĩ o mũkaro. Mathai nĩmendere mũno kwonania ũndũire wao kũrĩ andũ arĩa angĩ na nĩ mahotete gũkorwo magĩkenerera ũndũire wao na kũwenda na njĩra nene mũno, ũndũ ũyũ nĩ ũndũ mwega mũno nĩ gũkorwo ona ithuĩ Agĩkũyũ no tũbatie gũkorwo tũkĩhĩmbĩria ũndũire witũ, tũtige kũriganĩrwo nĩ harĩa twaumire na tũcokie rũĩ mũkaro nĩ gũkorwo njũgũma njega yumaga ikũrĩro.

Thĩini wa rũrĩrĩ ruitũ ũrugi wa irio cia ũndũire, ũhũthĩirio mũno nĩ gũkorwo nĩ ũrĩ ũguni mũnene mũno, ningĩ rĩ andũ aya mahĩmbĩirie ũrugi wa irio cia ũndũire nĩho monaga ũboco wao, na makona mũtũrĩre wao ũkĩagĩra na ũkĩgacĩra. Ũrugi wa irio cia ũdũire ta ũcũrũ wa mũkio, gĩtheri, mũkimo ona marũtũ, nĩ ũkoragwo ũrĩ ũrugi ũmwe ũhĩmbĩirio mũno, agendi kuma nja ya bũrũri nĩmendete irio mĩthemba ĩno, ningĩ rĩ andũ a kuma ndũrĩrĩ iria ingĩ nĩ citendete gũka mũno gũka kũrĩa na gũcama irio cia ũndũire wa ũgĩkũyũ. Agĩkũyũ rĩ nĩo moĩkaine na kũhĩmbĩria ũndũire wa irio ciao.

Waki wa cioro harĩ rũrĩrĩ rwakwa wĩna kĩguni kĩnene mũno, ũndũ ũhanĩkaga mũno mũno mathibitarĩ-inĩ kana mathukuru-inĩ ma mũingĩ, nĩ ũrĩ bata nĩ gũkorwo nĩ ũteithagia andũ gũkorwo na handũ magĩĩteithĩria na kũrigĩrĩria andũ gũkorwo magĩthũkangia marĩa matũrigicĩirie, thirikari nĩ ĩnyitanĩire na andũ kĩũmbe nĩgetha mahote gũkorwo magĩtambia waki wa cioro mathukuru-inĩ mũno mũno mathukuru-inĩ ma mũingĩ, ũndũ ũyũ nĩ ũtũmĩte gũkorwo na ũnyihanyihu wa andũ arĩa makoragwo mena mĩrimũ ya nda, kana mĩrimũ ĩrĩa yumanaga na gĩko gĩa kĩoro, na nĩ ũndũ ũrĩ bata mũno rũrĩrĩ-inĩ rwakwa ona bũrũri-inĩ witũ nĩ ũndũ ũbatie gũkorwo ũgĩtwarithio na mbere na njĩra nene nĩ thirikari.

Gwĩka ũndũ ũyũ gwĩ bata mũno harĩ ciana na andũ agima, nĩgũkorwo mũndũ nĩahotaga kũmenya kana ena mũrimũ mũru kana ndarĩ. Mũrimũ wa ũmwe wa ũrĩa ũthimagwo na njĩra ĩno, nĩ ta korona. Ciana na andũ agima nĩmeyumagĩria mũno rĩrĩa kũratua gũthimanwo mĩrimũ ta ĩno. Ningĩ ũndũ ũyũ ũrĩ bata mũno, harĩ andũ arĩa marathiĩ nja wa bũrũri, nĩgetha mahote gũkorwo makĩmenya kana marĩ na mũrimũ kana matirĩ. Ũyũ nĩ ũndũ wĩ bata mũno, nĩgũkorwo gĩcigo kĩrĩa kĩonekana kĩrĩ na arwaru aingĩ, thirikari nĩyoyaga ikinya na kũrehe ũrigitani gĩcigo-inĩ kĩu. Bũrũri-inĩ witũ wa Kenya, nĩtũbatiĩ kũhĩmbĩria gũthimwo wa mĩrimũ na njĩra ĩno.